Kadamu e ajo enchipae sapuk naata naata olorere teneaku etuuno endaa enche apuo lchambai lenye otubulutua tosupat neaku keshipa na lorere oleng amuetuuno ndakin enye etubulua neaku keanyita na petum atudung ndakin enye tesupat oleng nare si kadolta ajo ltunganak oshipa oleng na keeta naboisho neaku ore entoki nadamu tena na pekimbung naboisho tosiatin ang tombaa aang pookin nikias mbari mbari.